Asikonos mionwogiik ak isirek en imbaret koyoche imeken Ile tilil imbaret nekeminyin minutia okora koyoche imin minutik koboto alak chemakerkei asikoboos mionwogiik ako kora kora komoyoche imin minutik imbaret agenge kokakee. yoche iwaliwal imbaret asikobos mionwogik ak isirek en imbar

Rapisiek chetile kong'eten inicheru en bankit ake akoi kobwa Mpesa kotienge kele keboisien bankit ainon kou Familiy bank, KCB,Equity tienge benkit nekeboisien kotile siling ata en benkit nekeboisien kora kotienge rapinik chekecheru kongeten benkit akoi kobwa Mpesa kou yon"iwithdraweni" rapinik kong'eten Mpesa kotienge kele kecheru rapinik chetiana ingot rapinik chetutikin kotile rapinik tuten ko ngotesetai kochong'oitu rapinik kotile rapinik chechang.

En ireyu komine piik line kopir kura ako ibote kartasisiek en eunek. Ako miten indoisiek chekakibang'an che iboru ana iboru kalaisiek cheterter, chechotok koimuche koborun chito nemoche ipirchi gura ana imuchi koporun chamait neimoche ilewen.

Toreti Kondo barak wendoetab market ak ko kora kotoreti en chuletabkei anan toreti en kobelchinetabke, kora kotoreti biik inai ilee nee nelel en market anai ilee inai ilee ii lanen anan inai tukuk chechang cheteseta en market toretin kora inai ilee nee ne mpya anan ne nelel resources cheteseta en bii olino.

Yon imoche chito ikonor rabik eng benkit ake tukul ko yoche itindoi kibandet nengunget ii, kainutik tugul ii, betut ne kikisichin ii, nambait ab simet ii, ako imuche itindoi rabinik kongeten buch akoi bokol ii sinam inde Rabinik alak, ako imuche imokyike cadit ne kicherunen ne kikuren debit card asimuch ikonor rabik eng benki.

Mashinitab ngoroik keboisien ak ngoroik chetinye kalaisiek chekerkee ,motiyomee ngoroik chetinye kalaisiek cheterter en moshinit kora koyache inai ngoriet fabric ngot ko koton anan ko ngoriet aketugul, kora en mashinit koyoche inai ngoriet nenyikis anan nemonyikis anan ko ngoriet ne deligate kou nemuche kochut usisiek komeboisien en mashinitab ngoroik, kora komeboisien en mashinit nito nipo ngoroik koyoche inai ile detergent ainon neyoche iboisien en mashinit noto komemwet ngoroik en mashinitab ngoroik koyoche ikere ile keker kurkat ako kora komiten ndoroik cheyoche iboisien beek chebele biik anan ko koitit yoche inai temperature nepo ngoroik komemwet en mashinit nito nipo ngoroik.

Inoni ko mashinit nebo ATM, imuche ipoishen eng Debit anan Credit card ako kora imuche ipoishen inai akobo rapinik che itindoi ako kora imuche ipoishen inde rapinik anan ko ipoishen iyokte rapinik anan ko itransfaren rapinik. Kora, inoni ko mashinit ne raisi kepoishen amun makchinikei kityo ngomnate kitigin, itindoi kityo nambaingung nebo siri nebo ATM aki tindoi kadit age tugul nekemakchinikei ipoishen eng kasaranata.

Kasitab ovacado KO kasit nekararan kot missing amun tinye rabinik chechang, kora avocado komuch keboishien eng ele oweo, much keboishien kiam anan keboishieneng kocherunetab mwanik, konuu rabinik chechang, ak kora ovacado koroisi minenywan, yon kakemin koik ketit neo komalazima iteisibote, Ovacado KO ketit neyone inegen akoo momokchi ge tugun chechang eng ripsenywan. Kora komoleweni olerutunen much koruut en oltatugul so inoni ko kasit nekararan lot missing ako tinye rabinik chechang chebwone

Sha ko kararan amun imuche koityii chitugul, kora kotinye kerkeindoo nekararan amune siko choome biik eleo SHA, amune sikotinye sha disadvantages koamun imuche kochelewan anan komuche kochutchi biikab bolotet.

Chinja keboishen kindo chaik ak keboishen en amitwokik chechang cheu bendo cheu mchelek akoo en kasarta nikonye kokotoret biik chechang en miondab korona kokimikiseni tukul ak indimo ak kotoret biik chachang, imuch kotoretin kora yoon itinye flue anan itinye loliot anan isniseni.

Tuguk chebo kamanut en yu komiten piik che bunoti baskilisiek ak komiten che bendoti ak kelyek, kora komiten gorik che nekiten ak dukosiek che nekiten, ako nekiten garisiekab petrol cheiboti tuguk chemuch kokon asenet ne oo mising.

Ichechu kekere ing'okenik chekakeyeny akistoen kapkabaik ak ko chobotin kebel anan kekarang'an asikiam, kora ing'okenichu kotoku ko ing'okenik cheyechen, kaketil kelyek ak ko tokuu ko ing'okenik cheokwoenyen kot mising.

Yoon imoche iwal kainetab lakwet kou en elekikisikto koyoche in kora kapkirwok akitindoi amuneishek amune asikaimach iwal kainonoton, kora koyoche komii sikik twan anan kemwochi sikindet akee kot komomiten amune sikaii kewal kainanoton, yoche ing'en koimutik chekibolakwanoton en betut nekikisiche ak itindoi kainet neimoche iwolchi.

Mabois kerichek chekokasirwan ak enyoton kotakonyalulat bortoo kot missing okoo ko keree komomiten wallet agetugul eng kerichek chekikasirwan eng bortanyun amun tokomiten kora kounoton borto konyalulat

Logoyandani komuch keboishien eng mungaret, logonyandani kemuche kialda ak yeityo kesich rabishek chechang. Kora ko logoyaat neimuche kiam amun tindo tuguuk chechang cheimuche kotes eng borto, kora ko nyumnyum kedaigesten eng bortab chii, so nyumyum kuam okot logbook aka kora koimuch kokonin tililindo ne kararan eng bortoo

Ko en pichaini ko inoni ko klass room, koigeree kindo white board ako en inguni kora kekere biik chekailach maskisiek che icheget komuch kusetinyi anan koinstoleni komoyutaisiek chekiboishien eng klass room initon. Kigeere woluutik chechang en klasiniton

Katoltolik ab ngungunyek kotoretii kokonchin ngungunyek nutrients choton chemokyingei eng ruretab minutik Che kakimiin, kora kokochin minutia kekes rurutik chechang chekimokyingei. Kora koechekitun kou ele kimoktoo ak kobwa eng kasarta nenoton anan kobwa kochok, yomo kinde katoltolik ngungunyek komuch kobwa mutyo minutia ak kora koimuch konam mionwogik ak kekes rurutik chetutigin

Inoni KO amitwogik chetam kiome ako kogere KO amitogiik chetam keboen logbook, ak abakora ko kitomo kogeer chi ko cash crop anan kit neimuche kokon rabinik. En betusiechu kimuche koalda chito ak isich rabinik chechang Nia. Inoni ko mungaret nekararan ako kit neimuche imin kityok ak maime book ak mokisibotee ak momonkyingei bitet ako momokyingei tuguun chechang missing.

Bitunotin en indoisiek chechang amitwogiikchu anan omena chu, kora kiyooni kotindo nutrients Che kororon eng borto. Tinye proteins chechang cheimuche kotoret eng bortoo. kora kiyoni bik chechang kole kiome yon omin tingoek anan ko yon ilolee, koimuch kotoretin. Kora tuguchu kotoreti logook chemengechen kobwa komie anan, kotoreti eng healthwise nebo logook

Amuchi ayai boishoni amun netai eng kerenyun ko kit neroisi akonyumnyum kenyorchigee tugukchuton ako kora imuche imin tuguchuton kotitinye imbaret amun ichechu kotuguk cheindoi kityok ngwony ako momokyinge tuguuk chechang. Momokyingei bitet momokyingei semberet nekim, kora kotuguuk Che ichechu imuche inyorchigei kelchin neo anan inyorchigei rabishek. Kora imuche iyoo tuguchuton amun roisi chobenywan indee kityok ibel, ako momokyingei mwaita ama momokyingei chobet neo missing ak momokyingei konetishiet agetugul asichop tuguuk cheuchutok

Korong netaa koyoche ing'en akobo taibishekab nchirenik inai ile miten konyil chechang, yoche inaii akobo nchireni chutok eleboishoitoi, eleiburto, elekimuche kenamnda aketukul en inchirinenichuton, kora komenam iyae inam inchirenik koyoche itindoi leshenit koyob gavamen nekiirigistan, kora komewe inam inchirenik koyoche koing'en iker wheather condition, yoche inaii ilee en saishek ochon anan en yoon koburto anoo emet eleyoche ibanam inchirenik, kora komewe ibee Inam inchirenik koyoche kora inai ilee inchirenik achon chomokyinike ako achon chetinye belt anan achon chetinye market, kora komewe inam inchirenik koyoche itindoi tools anan karik chechoton itindoi rotwet, itindoi netit anan ko itindoi ndoanet, nee kiit nemokyinikee asibenam inchireni choton, kot ko iwendi eleloo anan eleimuche koloen beek koyoche kora itindoi cheketishek cheimuche ilotuke incase indosing'eni anan kokebunoti jasit akityo kobiit uindo aketukul.

Miwek ko agenge eng minutik chekinyoryinengei kelchin anan chekonu rabinik, kora miwek imuche ialdee kechoben sugaruk anan kechob koik juice akialda, kora imuche ialdee kounotok, ako miwek imuche imin en nyumnyumindo momokyingei tuguk chechang minenywan

Ichechu ko amitwogik che tinye nutrients chemokchinkei en borta, tinye vitamins, tinye proteins ako tinye carbohydrates, che kimokchinkei en borta asi koet anan konyo komie, akoi imuch kokirinda mionwogik che terter komanam chito amun, ake tugul en nutrients ichu proteins , carbohydrates ak vitamins ko kororon en teksetab bortabchi.

Amitwogik chu, kobo komonut mising en kokwet nyon amu tindoi che kikuren balanced diet. Tindoi kiy ne kimakchinkeiy eng' borto kotech anan kokirindo mianwogik chechang'. Tinye proteins, tinye carbohydrates ago tinye vitamins che kimokchinkeiy en borto.

Ichechu ko amitwogik che kororon mising en borta amun tinye nutrients che yomotin, injiriot kotinye proteins che kororon en borta ako kiyoni ko akenge en amitwogik che imuche kotoretin en yetunet anan en kirindaetab mionwogik alak, injiriot ko bendo ne kararan kot mising amun natural ako mamiten anan chemicals ake tugul che imuche ko ki kwafectan, kora injiriot komuch kokoni proteins choton che chang che yomotin ako imuch koisto tukuk che chang chemuch kokon asenet en bortab chi, kimyet akine kokonin carbohydrates chechoton en borta che mokchinikei, ko kiit neu sukuma, sukuma kokoni proteins akichek anan konin vitamins akichek cheimuch imokchikei en bortab chi.

Inoni ko ketit netinyei keljin eng oratinwek che chany ako kimuchi kenyor eng yumyumindo. Imuche ituitan ak inyorjigei keljin ialde anan iboisien koek mungaret, Kora imuchi itutan ak itya imin eng kongunget koek mauek, Kora ko imuchi imin ak ibakakten koek ketit neo ak kotoret kora karon ialde anan iboishen koek kwenik.